Saratik komonyolu kobendote en olon tugul saratik konyolu kiumchin oldo agenge ak kityo ibel alan iwirchi toilet asimaimurit hewa.

(micro-economy outlook) nekikiyai eng tuyet ab NCPA kokikowal baishet ab rabishek ak baishonik ab imbar kouu kikochop kundishek chepoo temik chepo rabinik sikowai kasit nywaa neboo mbar

Kanetutikyuk akobo kipagenge chebo temik ii ko toreti mitet kochule ak konyumnyum boisionik ab temik ngamun ingorurugok temik konyorchingen keljin missing ngamun imuche koitchi kandoik chebo sergali en chokyinet ngamun miten kipagenge tugul, ako kora ingobur en kipagenge komuche koamuan kole kiyoe boisioni tuguli ko kundit ingo kole kiyoe boisiet negile, ko nitet kotoreti kora biik ngamun yoe biik tugul koik busy en kokwet ak konyorchige kelchin yekakobur en kipagenge tugul.

Imuch kotoret benkit neoo neboo kenya baishet ab rabishek eng ematinwek alak kouu ngeib tuguk cheu kawek kobaa ematinwek ab sang kenyornjikee keljin neoo benkit neboo kenyaa netechee (economy) koet eng emet nyoo boo kenya

Panganutikab kipagenge kotoretin mising' ngaamun kimuche kiyumgei biik eng' kundit akitya kiyumi rabinik ak kialen katoldoleiwek ak keswek chekimuche kekol ako niton ko ng'otutik chetoretech mising' en kundit nyon ako nitet kora konyolu kokekes chito tukuk chekororon kot mising' ngaamun akotoretkei en kundit nyon biik chechang' ako karon kimuche kialden tukuchutet akityo kituch alak sikeboishen en omitwokik ak kityo kenyorchin keljin kot mising' akesich chepkondok cheimuche ketoretengei

Achamee amuu tareti temik cheuu kikoto katoldoywek sikonyorjike temik chechang chemii ngony akoraa kikikochi keswek sirkali akokaji tugaa negoo ak ingokaiik

Oratinwek cheuu kikinet bik akobo konoret ab rabinik asiketaretekee yamii ngony chito tareti temik yamaruryo minutik akotese tugaa

Aibuu makutik ab temishet amuu amechee kwoo barak aliet ab amitwokik eng emet nyoo anetee bik chetinyee mbaronik cheechen komin tuguk cheu bandet amuu imuchi kowalda

Benkit ab (equity) koribee rabishek kwak amuu eng kipsomaninik komuche kotoret chechang missing kochee abuu korik che terter kotaret kosomeshanii kora eng bik chelelachen kotaretii kokachii chepkondok eng nyumnyumindo

Eeh anyirchinigei tiet ak kelchin koyop kip agenge en emet ngamun kip agenge kotareti piik kopur eng' kalyet. Kora kotareti piik kopur en mieindo ako kora kotareti piik keyai kasishek tugul en kip agenge. Kora ko yan tinye shida kimuchi ketaret en kip agenge initet. Kora ko ma nyumnyum konyorchigei chito tuguk ,kaimutik che chang' kot missing' ngamun mi kip agenge initet ne tareti piik.